Tijni nikod nengo e aluora kaluore gi yot mare kendo kaluore ni jii mangeny nyalo yude machiegni gi saa asaya ma gidwaro. Mar ariyo en ni en gi nengo nikech oyot kendo ok odwar pesa mangeny mondo mi ochake. Mar adek jii maok odhi sikul be nyalo time kaluore ni ok odwar rieko mar jomo somo ahinya. Kendo ober nikech ngato angata ibedni in gi chandruok moro amora inya chake midhi mbele kendo miyud nwengo mari maber marito ni dalani kod nyithindo. Onyalo konyi kata mar tero nyithindo e skul. Koro omiyo tijni ober okonyo oganda mano keto obedo maber e aluora marwa kendo miyo obedo gi nengo

Tijni oselokore bang kinde kaluore ni jogo mariembo tingni ngi yalo loso tinga ni kendo oken kaka machon man jogo mane riembo tinga ni ema ne manyo joma lose. Mar ariyo oseketo ting obedo mayot nikech onyalo tingo gima pek mohingo mane otingo chon ni Mar adek oseketo ni inyalo tii kata mana kode e pur bedo kata ni otingo gik mamoko kamano topod inyalo tii kode e pur kendo onyalo konyo kendo e yore mag tero gikmoko e kuonde mamoko. Kendo oseketo be ni jogo mane ose ongeyo riembo gini nyalo kendo puonjo jok moko mapod kia riembo makata ka ngato chieng moro onge to ngama chielo nyalo konyo kaponi dich moro omako onyalo tiyo gi gini mologo dich momako jii egweng kata aluora wa no.Kendo tijni osemiyo jogo matiyo, mariembo gini yuto maber kendo gitero nyithigi e skul. Mano e lokruok ma gini osekelo bang kinde